Gĩtũmi gĩa ikorobia gwĩkĩrwo grade nĩ ũndũ nĩkũrĩ makorobia ma gũthondeka indo tofauti ;maguta, na indo ingĩ. arabu nĩkũrĩ makorobia ma kũrĩa. So, grade icio ciĩ ciothe iti no nginya ingĩkĩrwo tondũ itingĩthiĩ ihanaine; ni getha marĩa ma kũrĩa magekĩrwo grade ya mo, macio mangĩ ma maguta magekĩrwo grade yamo, ona macio mangĩ ma gũthondeka indo ingĩ magekĩrwo grade yacio; ma gũthondeka indo ta bataraitha. Ũguo na grade yakĩo, ũguo woni wakwa nĩkwagĩrĩire mekirwo grade, o makorobia na grade yamo.

Ũndũ ũyũ rũrĩrĩ-ini rwaka ũkoragwo ũrĩ ũrĩmi wa mĩciri, iria yo ĩmwe ĩhũthĩkaga gũkũ bũrũri-inĩ, ona ĩyo ĩngĩ kũmĩtũma mabũrũri ma na nja. Gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ nĩ tũtũmagĩra indo ici taarĩ mboga kũũrĩa, so na ĩyo ĩngĩ tũkendia gũkũ bũrũri-inĩ ĩgatũmĩrwo, na ĩyo ĩngĩ ĩgagĩtũmwo mabũrũri ma na nja. Na nĩ ũrĩmi ũkoragwo ũkĩrehe bainda nene gũkũ bũrũri-inĩ, ona ũgateithĩrĩria mũno mwananchi wa kawainda rĩrĩa araruta wĩra ũyũ tondũ nĩahotaga kũhingia mabataro make.